Tijni, en tich mar ndondo alot, ndondo alot mondo itedi. Ber mawayudo kuom dondo alot en niyande, kisedondo alot maber tikete e kendo titede. kisetedo alot, to ichiele mamit. Kisechiele mamit to ji chame. Sama isechamo alot, tidhi yieng',kiseyieng' tinyalo tiyo tije mamokogi ka ok iywago wach mar kech. Kech koro onge inyalo tiyo motegno, inya timo gigegi moko mabeyo te nikach isechamo ang'owa, isechamo alot. Kinde isechiemo iyi koro ber kabisa makoro iyieng',kendo iyi kendo oyieng' maber ma ok ichandri koro.